Oree ena mashini naa eretu oo usafi, amuu isiokizioki aas esiai naa keyas sii aitobiraki ming'aa olchafuu yeyote.

Enetipat enabae Amuu, ijo enkoitoi ee Communication tolbarbara keretu ilderevani sanasana toontowni sapukin, injere kekukom iltung'anak ongarin petumoki ashom akiti pei reduce .

Empabai ee KRA empalai ee Logbook aa Original one empalai ee Inspectation woo empalai ee mirata aa Certification of Sales

osokoni ele, naa emirata oo irmaisurini leton itu eku.